Nĩgetha ũtuĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ rĩmwe no nginya ũkorwo ũthiĩte thukuru, na ũgathomera thukuru nene mũno na nĩgetha ũhote kũheyo kĩgeranio gĩa gwĩka nĩgetha matigĩrĩre wĩna ũmenyo mũingĩ wĩgiĩ ũhoro ũyũ, kogwo nĩgetha wĩke ũndũ ũyũ no ngĩnya ũkorwo ũũthomeire na andũ aingĩ arĩa maũthomagĩra moyaga nginya mĩaka ta ĩtano, nĩgetha mahote kuuma kũu me na ũmenyo mũingĩ, na nĩgetha mathiĩ nja nĩmekũhota kũona wĩra na nĩgetha andũ arĩa mekũmahe wĩra nĩmakũhota kũmehoka na wĩra wa o tondũ andũ aya nĩ o matuĩkaga agwaka nyũmba, nyũmba cĩ na ngoroba nene, ngoroba cikinyĩte nginya ngoroba ya nyũmba ya ikũmi na kĩndũ, noguo nĩgetha nyũmba ĩhote kwĩnyitĩrĩra wega thĩ no nginya mũndũ ũcio akorwo e wa kwĩhokwo na e na ũmenyo mũingĩ, kogwo nĩgetha ũhote wa kũruta wĩra ũyũ no nginya ũkorwo ũthomeire na nĩgetha ũkinyanĩrie.

Nĩgetha ũtuĩke wa gwĩka ũndũ ũyũ nonginya ũkorwo na ũmeyo wũi mũingĩ mũno na nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ, nonginya ũkorwo ũthiĩte thukuru iria nene nokahota gũthomera maũndu ta maya, thukuru ĩyo ĩmwe ĩrĩ ta thukuru ta cia yunibacĩtĩ na waingĩra thukuru ĩyo nĩũkũhota gũthomera ũndũ ũyũ na mĩaka ĩna kana ona ĩgĩthie ĩtano kaingĩ nayo wahota gũthomera wĩra ũyũ, noũheo wagwaka wagwa nginya bara ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũiganania kana ona andũ arĩa magayanagia nginya mĩgũnda koguo nĩgetha ũhote gwĩka ũndũ ũyũ nonginya ũkorwo ũthiĩte thukuru na ũgathomera na nigetha ona waruta wĩra wa njaa mũndũ nĩakũhota kwĩhoka gũkwĩhoka nĩgetha ũtuĩke wa kũmũgaĩra mũgũnda kana ona ũtwĩke wa kũiganania bara nanĩgetha mũndũ ũcio akorwo akĩmenya atĩ wĩna ũmenyo ũrĩa ũbatiĩ

Ndona ũndũ ũyũ, nĩndĩrona mwendia wa thoko. Gũkũ nĩ thoko, kũrĩa ũngĩthiĩ ũkoraga kĩndũ gĩothe kĩa mũthemba ũrĩa ũrenda. Nĩtũrona kwĩ na nyanya, kwĩ na mboga, kwĩ na waru, ona kwĩ na biribiri, kwĩ na minji, na hoho, na nĩtũrona ona itũngũrũ kũrĩa mĩena, na nĩtũrona nginya kwĩna matunda ta macungwa. Kũndũ gũkũ nĩũthiaga thoko, gwĩtagwo thoko, na nĩũkoraga kĩndũ gĩothe kĩrĩa ũrenda; indo cia kũruga, matunda, na mũndũ nĩahotaga kũgũra kĩndũ gĩ kĩingĩ na indo cia gũkũ cikoragwo ciĩ raithi. Kwona nginya atĩ endia marutĩte kũrĩa marutĩte na mbei njega, koguo ona magĩũka kwenderia ithuĩ agũri, nĩmahotaga gũtwenderia na mbei ĩrĩa njega.

Irio ici gũkũ gwitũ tũciĩtaga mũkimo na nĩgetha ũtwĩke wa kũruga mũkimo, ũbataraga indo ici, nonginya ũkorwo na mbembe ũkorwo na waru na nĩgetha nĩũndũ wa kũruta rangi ũyũ ũrona mũkimo ũyũ ũhana, kwĩna nyeni ũbataraga ciĩtagwo kahũrũra ona na ũngĩaga kahũrũra rĩmwe andũ nĩmatũmagĩra nyeni cia mĩthemba ĩngĩ no kahũrũra nĩko kega kwoguo nĩgetha ũtuĩke wa kũruga irio ta ici wigagĩrĩra mbebe wambe ciambe citherũke naningĩ wa ciatherũka na ciahĩa waciga mwena nĩũtwĩkaga wa kũigĩrĩra waru nĩgetha uhĩe rĩu gũkũ gwitũ tũigagĩrĩra waru ũgacoka ũkaigĩrĩra mbebe iria ũtherũkirie igũrũ wa waru nogatũĩka wa kũigĩrĩra nyeni iria ũharĩrĩirie na wacithambia wega na ugatwĩka wa kũigĩrĩra nyeni iria ũharĩrĩirie na wacithambia wega igũrũ wa mbebe, kwoguo ũgacoka ũgakunĩka ũgeterera itherũke biũ nginya waru ũcio ũhĩe, na watwĩka wa gũtherũka wagũtwĩka wa gũtherũka na kũhĩa, nĩguo mũndũ akerũraga maĩ marĩa mainĩ meho nogatwĩka wa gũkima rĩu na mũiko na ũkimaga nginya waru ũcio ũkimĩke ũtwĩke tarĩ mũtutu tarĩ ngima noguo nĩguo ũkoraga wĩna mũkimo waku.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩatĩ mũndũ ũyũ ndarĩ na intaneti na nĩgetha ũgĩe intaneti no nonginya ũkorwo wakĩtie data cia thimũ yaku harĩa wakagia data na ũgatwĩka wa kũingĩra gũkũ na ũgatwĩka wa gwĩka maũndũ marĩa ũrenda kana ona ũkorwo wĩna WI-FI kũrĩa ĩrĩhagĩrwo na mũndũ agakorwo nayo nyũmba kana ona nja kwĩ kũrĩa ũmĩkoraga na nonginya ũkorwo nacio nanĩgetha ĩtige gũthoma ĩkiugaga atĩ kũrĩa ũrĩ gũtirĩ na intaneti koguo kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩatĩ mũndũ ũyũ wa thimũ ĩno ndarĩ na intaneti na agĩrĩirwo nĩ gũkorwo nayo nĩgetha atuĩke wa gũthi nambere na gwĩka maũndũ make atagũthumbũka.

Ndona ũndũ ũyũ, nĩ ũndũ ndathomete ndĩ thukuru na andũ nĩ mokaga gũkũ kwĩyonera nyũmba ĩno na ĩtagwo Fort Jesus kũrĩa andũ nginya andũ a nanja mokaga kũĩrorera tondũ nĩ ĩtũmĩkaga mũno nĩ andũ a nanja nĩgetha bũrũri witũ ũgĩtuĩke wa kuona mbia na nĩgetha mahotuĩke gũtinio magoti-inĩ. Na kĩndũ gĩkĩ gĩkoragwo mĩena ya mambatha kũrĩa nĩ kĩndũ kĩarĩ gĩa tene na gĩtũire gũkũ mĩaka mĩingĩ mũno na nĩkĩo gĩakĩtwo na kĩroragwo nĩ andũ na gĩkarangĩrwo tondũ nĩ gĩteithagia bũrũri witũ nĩũndũ wa kũgĩa mbia kuuma na kũruta andũ arĩa makoragwo maumĩte mabũrũri ma nanja, kũmatinia magoti-inĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩtũrona andũ matiganĩte, andũ aiganona na nĩtũrona kwĩna andũ amwe marahũra hĩĩ na kwĩna andũ angĩ manyitĩte maratathi na kwĩna kana hau, no nĩtũrona haha kĩndũ kĩrĩa kĩrahanĩka nĩatĩ andũ acio manyitĩte maratathi nĩ kĩndũ maraheo kuonania atĩ nĩma nĩmatuĩkĩte andũ a gwĩka wega itũra-inĩ rĩao kana ona kũrĩa makĩrĩ onakorwo nĩ kanitha kana thukuru na nĩtũrona mũndũ ũyũ ũmwe mũthuri ũmwe wĩkĩrĩte igemio gũkũ ngingo-inĩ ngwĩ ciria ũcio nĩ mũtongoria wa kũu kũu kwao na nĩwe ũtwĩkĩte wa gũka kũmahe maratathi macio aramahe tondũ nĩkwonania atĩ nĩmatwĩkĩkĩte andũ ega na nĩgũkorwo nĩmatuĩkĩte magĩka maũndũ mega itũra-inĩ rĩu rĩao.

Handũ haha nĩ tũrona harĩ na andũ atatũ arĩ erĩ nĩ atumia na ũmwe nĩ mũthuri, na nĩ tũrona maikarĩte hamwe thĩ, na ngũiciria mathiĩte kwa mũndũ ũmwe na nĩgetha matũike a gũcenjania meciria na matuĩke a gũteithania haria mũndũ arenda gũteithio, nĩ matuĩkaga a kwaranĩrĩa mũno, na nĩgetha matuĩke a kumenya ũrĩa mũndũ araikara gwake, kana o na mũndũ o wothe ena mathĩna mothe aragerera, na nĩ matuĩkaga a gũteithania kũona atĩ maikarĩte hamwe nĩgetha matuĩke a gũteithania, na nĩgetha mũndũ ũmwe ndagatuĩke nĩ aragerera moritũ nĩgetha atuĩke wa kũĩrwo ũrĩa agwĩka, kana ũrĩa akũhota gũteithĩka

Ũndũ ũyũ tũrona haha nĩatĩ hena mũirĩtu ũrageria kũhũra mbica, na ngwĩciria ũndũ ũyũ nĩ mwega kuona atĩ nĩũhotaga kũoya mbica cia kũndũ gũthaka na kũndũ kũrĩa ũrenda kũonaga na nĩũhotaga rĩmwe waikara thĩĩ handũ, nĩũhotaga kwĩririkania kũndũ ũrĩ wathiĩ, norĩa kũhana, na nĩũtwĩkaga wa kuona ũrĩa thĩĩ ĩno itũ ĩkoragwo ĩ thaka, koguo ũndũ ũyũ ti ũndũ mũũru nĩ ũndũ mwega, nononginya ũgĩkorwo na thimũ ya kuoya mbica njega, nĩgetha ũtwĩke wa gũciona ona ciaikara atĩa na nĩũkũhota gũciiga thimũ-inĩ yaku kana ona harĩa ũrĩ ciiga, nĩgetha rĩrĩa ũrĩbatara gũciona nĩũkũhota gũciona.

Gwĩka ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno, kuona atĩ ũgĩthiĩ gũkũ nĩũhotaga kuona kũndũ kwerũ ũtarĩ wona. Na ningĩ ona kũndũ ta gũkũ nĩgũkoragwo kwĩna irĩma nyingĩ na gũkoragwo nginya na rũĩ na ndũĩ nyingĩ mũno. Na nĩũhotaga kuona kũndũ ũtarĩ wona na ũkona ũrĩa thĩ ĩno itũ ĩkoragwo ĩ thaka. Na ningĩ o na ũngĩthiĩ kũndũ ta gũkũ ndũthiaga na arata ũwaine, kana ona wathiĩ nao nĩmũhotaga gũthondeka arata angĩ akuma na nja arĩa inyuothe mũtararĩ nao. Na nĩ mũhotaga nginya gũcenjania meciria, mũkamenya ũrĩa mũbatiĩ gwĩka maũndũ mamwe na mũkamenya ũrĩa mũngĩteithania mũrĩ ta andũ anini kana mwĩ ta andũ aingĩ, na nĩ mũhotaga kũnyitana moko, nĩgetha mũtuĩke a gwĩka maũndũ hamwe na mũkahota gũteithania kĩmũtũrĩre.

Nĩtũrona handũ haha nĩhaitĩtwo mũthanga wĩna mahiga nanĩtũrona atĩ ĩno nĩ bara ĩrenda gwakwo nĩgetha ĩtwĩke ta bara iria ingĩ iria nene nonĩtũrona bara ĩno ĩna gũkũ thĩ-iniĩ ĩ renji-inĩ ĩ matũra-inĩ thĩ-iniĩ ti atĩ nĩ barabara iria nene cia iria cikoragwo mĩena ya bara na kũrĩa kũgeragwo mũno kũonania ũũ nĩ bara ĩrageria gũthondekwo na nĩgetha andũ matige gũthĩnĩka nĩũndũ wa mbura kwaura, andũ matikagwe kana andũ mathĩnĩke gũthiĩ nambere na biashara ciao, kwoguo kũndũ kũrenda gũthondekwo bara na gwathondekwo bara nigũgũteithia andũ a rũrĩrĩ rũu mũno, kuona atĩ nĩmakũhota kũruta mawĩra mao mategũthumbuka ũhoro wa bara kana ona mahote gũthuu gũthi nambere nama nama naa cii na biacara na mawĩra mao na nĩmakũhota ningĩ gũthiĩ nambere na kũũ kũũ gũthiĩ kũrĩa arenda gũthiĩ mategũthĩnĩka ni bara,

Ndona ũndũ ũyũ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ rũhonge rũrũ nĩ rwa thirikari rũrĩa rũtigagĩrĩra atĩ andũ othe arĩa mena ngari mena maratathi marĩa magĩrĩirwo nĩgetha mahote gũkorwo na ngari icio. Koguo no nginya mamarore wega nĩgetha matigĩrĩre atĩ nĩmagĩrĩire gũkorwo nacio. Na ningĩ nĩmagĩrĩirwo nĩ gũkorwo maciandĩkithĩtie na thirikari nĩgetha ĩmenyeke atĩ ngari ĩyo ĩ bara na ĩna mwene. Ona ningĩ no nginya nĩaroraga matereba marĩa maratwarithia ngari ici, kuona atĩ no nginya ũkorwo wandĩkithĩtio na ũkorwo na maratathi marĩa mabatiĩ. Na wagĩrĩirwo gũkorwo ũthiĩte na ũgathomera ũhoro na ũtereba na nĩgetha ũtuĩke wa gũthiĩ na ngari ĩyo wĩ barabara nĩũndũ wa gũkuua nginya andũ, ũhote kũmakuua andũ mategũĩtigĩra ũrĩa ũngĩka ũgwati bara-inĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩtũrona atĩ mũndũ ũyũ nĩarageria kwĩyandĩkithia gwĩ thirikari gũtũmĩra rũhonge rũrũ rwĩtagwo e-citizen na nĩharĩa arabatara gwĩkĩra namba yake ya gĩbandĩ nĩgetha atuĩke gũthondeka nginya namba yake ya thiri ĩrĩa gũtirĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩgũkorwo nayo kũona atĩ ona namba ya gĩbandĩ no gĩake enakĩo na nĩge nĩagĩrĩirwo nĩgũkorwo akĩ nĩgetha ahotwo a akorwo arĩ wa kũingĩra gũkũ nanĩgetha athiĩ nambere na kũruta wĩra wake ũrĩa agĩrĩirwo nĩkũruta na rũhonge rũrũ nĩrũtũmĩkaga nginya ta kũrĩhĩra mwana thukuru kana ona kũrĩha nyũmba kana kũrĩha indo kũndũ kwoguo rũhonge rũrũ mũndũ ũyũ arageria kwĩyandĩkithia nĩgetha atwĩke wa gwĩka maũndũ macio.

ĩĩ no ndirikane hĩndĩ ya mbere ndekire ũndũ ũyũ, ndarĩ thukuru mũnene wa yunibacĩtĩ ĩĩ kũrĩa Nyeri itagwo Dedan Kimathi na nĩ ndirikanaga twathiĩte kũndũ o kũu nakũu Nyĩrĩ, na nĩ ndirikanaga atĩ twathiĩ kũu nĩ twambatire irĩma nyingĩ mũno nĩgetha tũkinye kũndu kũu na kwarĩ na heho nyingĩ, no kwarĩ kũndũ kũhoreru kuona atĩ kũu no mĩtĩ yarĩkuo na nĩ gĩthaka. Na twarĩ na andũ mathiaga naithuĩ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ tutinacemania na ũgwati o wothe. Na nĩ twathire tíũkiona mahiga ta maya na mahiga maya marĩ na maĩ, no kũndũ gũkũ gũkoragũo gwĩ gũtenderũ mũno, kũona atĩ ũngĩkinyaga handũ hena maĩ tondũ hamenyerete maĩ hĩndĩ ciothe hakoragwo he hatenderũ. Kwoguo ũngĩaga kwĩmenyerera no ũgwe ũru na no ũtihio.

ĩĩ ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno wĩta mũndũ wa bũrũri gwĩka kũona atĩ ũndũ ũyũ weka nĩ utuĩkaga wa kwĩandĩkithia na thirikari, na thirikari nĩ ĩtuĩkaga ya gũgũtinia magoti na nĩgetha ĩgatigĩrĩra atĩ nĩ watinio magoti maria mabatiĩ na rita rĩrĩa ũbatiiĩ gũtinio, na ningĩ nĩ ũtigagĩrĩra atĩ kũndũ kũrĩa wandĩkwo wĩra, kũndũ kũu nĩ kwĩandĩkithĩtie na thirikari nĩgetha ũthiĩ na mbere na kũruta wĩra. Kwoguo ũndũ ũyũ nĩ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka tondũ ũngĩaga gwĩka, rĩmwe mũndũ nĩ ahũragwo baĩni, na agatuĩka wa gũtinio mbeca nyingĩ makĩria ma iria agĩrĩirwo nĩ gũtinio.

Nĩgetha ũrutwo gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ gũkoragwo na thukuru cia gũthomera kũrĩa mũndũ aingĩraga na agatuĩka wa kũrutwo ũrĩa angĩhota gũtuma andũ njuĩrĩ ciao na nĩgetha andũ acio matũĩke agũthakara. Kwoguo ingĩenda kũruta mũndũ ũndũ ũyũ no ginya naniĩ ngorwo menyete na nĩ gũkoragwo na thukuru cia kurutana na ũngĩthiĩ kũu nĩ ũhotaga kũrutwo na mũndũ ndathomaga na thikũ nyingĩ kana na mĩerĩ mĩingĩ kana mĩaka, yoyaga ta mĩeri ĩtatũ kũrĩa ũrutagwo no ũgatuĩka wa kũheo andũ arĩa ũgũtuma nĩgetha ũmenyeke na wonekane atĩ maũndũ marĩa ũrabundithagio nĩ wahota kũmanyita.

Mbica-inĩ ĩno ,nĩ ndĩrona maũndũ maingĩ marangenia, kuona atĩ bamĩrĩ ĩno ĩrũgamĩte nĩgetha ĩhũũrũo mbica, namarũgamĩte mekĩrĩte nguo thaka mũno, iria cihanaine, nĩgetha makĩhane tarĩ bamĩrĩ ĩmwe, na nĩ tũrona othe ũrĩa makenete, nĩ tũrona ũthiũ -inĩ wao ũrĩa makenete, na nĩ tũrona nyingĩ ũrĩa mũtumia ũcio, nĩ tũrona nĩ mũritũ, kuona atĩ no marenda kwongerera bamĩrĩ yao, na nĩ getha ĩtwĩke ya kũneneha, na nĩgetha ciana cikorũo ciĩ nyingĩ, noguo nĩ wega ngina gwĩ ciana ici nene, tondũ nĩ cikuona mwana ũngĩ, wa gũthaka nao, kwoguo nĩ ndĩrona bamĩrĩ ĩno nĩ bamĩrĩ ĩmwe ĩgũtwíĩa nenena, na ĩna gĩkeno kĩingĩ.

Kũndũ gũkũ nĩ kwega mũno gwa gũthiĩ kuona atĩ nĩgũthiagwo nĩ andũ agima na ciana kwoguo no ũthiĩ kũu ta bamĩrĩ mũthii no mũthii kũu ta bamĩrĩ ĩ ng'ima kũrĩa gũkoragwo na mĩena ya andũ agima na ciana nanĩgũkoragwo na andũ arĩa makoragwo kuo a gũteithia andũ arĩa matoĩ gwĩtubĩra gwĩtubĩra koguo kwĩna na andũ mararoraandũ arĩa maretubĩra na nĩgetha mũndũ ũtoĩ gwĩtubĩra no atwĩke wa gũteithio ni andũ acio makoragwo kũu, na ningĩ ũguo no ũthiĩ na arata akuu kũrĩa mũngĩthiĩ mũtinde mũthenya mũgima mũgĩĩtubĩra na mũgĩthambĩra maĩ-inĩ, kwoguo nĩmũkũhota kũnyitanĩra na mwĩke maũndũ hamwe.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona andũ makenete na nĩ tũrona ũguo ũthiũ-inĩ wao, nĩ marakũngũĩra mũthenya ũyũ mũno na ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ nambere haha nĩ ũthoni. Kuona atĩ nĩ tũrona andũ nĩ marenda gũkũngũĩra mũndũ mũgeni ũrĩa ũraingĩra bamĩrĩ-inĩ yao. Na gũkũ andũ nĩ manyitanaga aingĩ kuuma arata, gũthiĩ bamĩrĩ na mũhĩrĩga wothe. Andũ nĩ mokaga hamwe na gũkenerera mũno mũgeni ũrĩa ũroka kũingĩra bamĩrĩ-inĩ yao. Kwoguo andũ nĩ mokaga kuuma honge ciothe kũamũkĩra mũgeni ũcio nĩgetha atuĩke wa kũingĩra bamĩrĩ-inĩ yanyu. Na nĩgũkoragwo na ndĩa ĩmwe nene mũno nĩũndũ wa kuonania ũrĩa mũrakũngũĩra na atĩ nĩ mũamũĩtĩkĩra kwanyu.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno, nĩndĩrona atĩ nĩ ng'ano ikũmi na ithano cia ũgĩkũyũ, ibuku-inĩ rĩrĩ rĩkoragwo kũandĩkĩtwo ng'ano nyingĩ mũno kuma ng'ano cia marimũ na nĩtũrona mbica-inĩ ĩno kwĩna kĩrimũ na kwĩna andũ marageria kũrĩra nĩgetha matigatũĩke a kũragwo. Ng'ano ici nĩ tũathomagĩrwo mũno tũrĩ anini na ningĩ nĩ cia kũmakania mũno kuona atĩ kwĩna andũ amwe maroragwo na kwĩna andũ angĩ marateng'erio, no ng'ano icio cikoragwo ciĩ njega tondũ nĩ cirehaga rũrĩrĩ hamwe na andũ magatuĩka a gũka gũthoma ngano ici, na magoka hamwe nĩgetha matuĩke a gũthikĩrĩria, na ũguo nĩ citeithagia andũ maikare na ũrũmwe na wendani mũingĩ.

Mbica ĩno nĩ ĩratũteithia kuona ũrĩa rĩera rĩcenjagia na ũrĩa rĩera rĩkoragwo kuuma mweri wa mbere Janũari nginya mweri wa mũico Dicemba na nĩtũrona ũtiganu wa urugarĩ kuuma mweri ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ. Tarĩu nĩ tũrona atĩ rĩmwe nĩ gũkoragwo na heho nyingĩ na rĩmwe rĩera rĩgacenjia gũgakorwo na ũrugarĩ mũingĩ. Mbica ta ĩno nĩ ĩgũteithia nginya arĩmĩ nĩgetha makahota nginya gũthoma matarĩ na ihĩgĩca ciothe nĩ ũrĩa yandĩkĩtwo, mũrĩmi nĩ ekũhota kũmenya rĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kũhanda indo ciake na rĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũcigetha, ona rĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthondeka mũgũnda wake. Na nĩgetha gũtigakorwo atĩ he hĩndĩ gũkũgĩa na ũrugarĩ mũingĩ, mbembe ciake kana indo irĩa ciake ciĩ mũgũnda cituĩke cia gũthũka. Kwoguo mbica ĩno nĩ ĩgũteithia nginya mũrĩmi na andũ a biacara matuĩke a gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra wao matakũhĩngĩcwo nĩ rĩera.

Ĩĩ nĩ ndĩraririkana rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ mthenya ũria ndajirie kuonio ũrĩa ĩngĩhota gũtwarĩthia mwĩthĩkiri ,nĩ ndonagio nĩ arata akwa na nĩ ndĩraririkana maũndũ marĩa ndagereire nĩ atĩ mũndũ akoragwo na gũoya mwĩngĩ mũno tondũ wonaga ta ũngĩgũa na ũretĩgĩra ndũkakĩgwe nĩgetha ndũkagĩgũe na gũraro ĩrĩa cigũtuma ũthiĩ thibitari, na ningĩ rĩmwe nĩ wonaga atĩ nĩ ũretigĩra tondũ nĩ ũrona wĩ ĩgũru na wagĩrĩirwo nĩ kũiganania mwĩrĩ negetha ndũgatuike wa kũgũa no ũngĩmenyera he ũrĩa arata akwa manyonirie nĩgetha ũkahota kũmenyera nĩgetha ũtwĩke wa kũmĩtwara wega ũtarĩ wa kũgũa na ndũkũgia gũraro o yothe.

Nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũgũkinya handũ ha gũbundithia mũndũ gũtwara ngari, no nginya ũkorwo ũthiĩte ũgathomera ũhoro wa gũtwara ngari. Na andũ mathiyaga guthomera thukuru-inĩ irĩa ĩkoragwo ĩthondeketwo nĩgetha andũ mathĩĩ mathomere ũhoro wa ngari na mahote gũtwarithia nawarĩkia gũthoma nĩ ũheyagwo maratathi kana marua marĩa nginya ũgĩthiĩ bara ũngĩrũgamio nĩ andũ a thirikari kana andũ arĩa me ũtongoria-inĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmarutĩra maratathi macio nĩgetha matuĩke agwĩtĩkia atĩ we nĩwĩtĩkĩrĩtio gũtwarithia ngari. Koguo ũkĩruta mũndũ ũũ gũtwara ngari no nginya ũkorwo na marũa macio na nĩgetha ũtuĩke wa gũbundithia mũndũ ũrĩa gũbatiĩ na nĩgetha angĩkagĩa ngari yake ndakanatuĩke atĩ wa gũthiĩ akĩhũraga ngari arehe mĩtino bara kana atuĩke wa kũgurara agĩtwara ngari.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ tatĩ mũndũ rĩmwe akoragwo ena mũthenya mũnene, kũrĩa agũtinda wĩra kana atinde agĩteithia arata ake kana ona bamĩrĩ yake, koguo wĩ mũnogu rĩmwe na rĩmwe mwĩrĩ nĩ wendaga kũnogoka, na mũndũ rĩmwe nĩ athiaga agaikara thĩ, akahorera, na nĩgetha mwĩrĩ ũthiĩ na mbere na kũhorera, noguo mwĩrĩ waku nĩ ũhotaga kũhũmũka na nĩ ũkũhota gwĩka wĩra ũcio ũngĩ wagĩrĩurwo nĩ gũĩka, wĩna meciria matheru na marĩa mahũmũkĩte. Koguo ũndũ ũyũ mũndũ nĩ ekaga rĩmwe na rĩmwe, nĩgetha ũtuĩke wa kũhũmũka, na nĩgetha ũtuĩke wa, nĩgetha wanjie gwetha hinya wa kũruta wĩra ũngĩ ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũĩka he mũthenya kana ona rũcio rwake.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, kuona atĩ nĩũteithagia andũ gwaka mĩrĩ yao, no nĩũteithagia mũndũ amenyere, mwĩrĩ wake ũmenyere gũkua indo nditũ, kana ona kũruta wĩra, atĩ angĩcemania na handũ harakuo indo nditũ, ye nĩeũhota kuoya kĩndũ kĩu, kana nĩekũhota gũkua indo icio, atakũnoga mũno ta mũndũ ũtamenyerete gũĩka ũũ. Na ningĩ nĩũteithagia mwĩrĩ ndũkagĩe na ndwari, nĩgetha ũkorwo na riri mwega wa mwĩrĩ. Kuoguo ũndũ ũyũ nĩũteithagia mũndũ, tatĩ nĩwakaga mwĩrĩ wega, na mũndũ nĩekũhota kũruta mawĩra moothe atagũcagũra mawĩra maritũ, kana mawĩra mahũthũ, tondũ gũtirĩ wĩra angĩremwo, kuoguo nĩũteithagia mũno kinya ũhoro na wĩra, tondũ kwĩ andũ kinya methaga andũ mena hinya mũingĩ, nĩgetha mahote kũmarutĩra wĩra, ondũ kwĩ andũ metĩkĩtie atĩ andũ mena mĩrĩ njega yakĩtwo wega, nĩmakũhota kũmarutĩra wĩra mategũtinda makĩmaka, atĩ mũndũ no agwe, kana ona nĩekuona ndwari ya mwĩrĩ. Kuoguo gwĩka ũndũ ũyũ, nĩũteithagia mĩrĩ, na nĩũteithagia andũ a rũrĩrĩ.

Nĩgetha ũguĩke wa kũhũthĩra macini ici no nginya ũkorwo ũrutĩtwo nĩ andũ a kũu a wĩra, kwĩ andũ wandĩkagwo kũndũ andũ nĩ makũrutaga na wiki cia mbere iria waingĩra wĩra, matuĩke agũkũruta ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra macini ciao nĩgetha ndũgatuĩke wa gũcithũkia tondũ wacithũkia wĩra nĩ kũrũgama ũkũrũgama noguo nĩ ĩgũkorwo ĩĩ mbica njũru kwĩ biacara ĩrĩa ĩrathiĩ nambere. Kwoguo ũngĩingĩra biacara-inĩ ta ĩno, ũndũ wa mbere wanjagia gwĩkwo nĩ atĩ no nginya ũbundithio ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhũthĩra macini ĩno. Ona ningĩ rĩmwe nĩ mambagia na gũthomithia mũndu makoya wiki cia mbere igĩrĩ, makaamba gũgũtwara kũndũ kũrĩa ũgũthomera na nĩgetha ona ũkĩruta wĩra ũraruta wĩra ũtagũtinda ũgĩthomithio na nĩ wĩra tu ũkũingĩra na nĩgetha ũtuĩke wa kũruta wĩra andũ matagũtinda magĩkũrora kana nĩ ũrahota gũtũmĩra indo ciao kana nĩ ũgũtuĩka wa gũcithũkia.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩ arigitani, kana mandagĩtarĩ anene, arĩa makoragwo mathiĩte thukuru, na magathomera gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ nonginya ũthiĩ na ũrĩkie thukuru, na nĩgetha ũtuĩke wa kũheo marũa, makuonania atĩ nĩũthomeire thukuru, na ũka ũkarĩkia, ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩgetha andũ marute indo iria ciĩ mwĩrĩ, na nĩgetha matuĩke agũthima nginya mĩrimũ ĩrĩa ũngĩkorwo nayo mwĩrĩ, na nĩgetha mahote a kũruta kũkũhe ndawa, iria cigũkũhonia, gũtarĩ na ithingithia, tondũ nĩmagũkorwo nĩmagũthima kĩndũ kĩrĩa makũruta mwĩrĩ, na matuĩke a gũkũrigita, mũrimũ ũrĩa ũkuĩte, kana mũrimũ ũrĩa wĩnaguo.

Handũ haha nitũrona atĩ hena nduka nakwĩna nduka ya M-PESA kuonania atĩ hĩndĩ ĩmwe andũ nĩmokaga kũneana mbia nĩgetha mekĩrĩrwo thimũ-inĩ ciao, nanĩgetha matwĩke a gũthiĩ nambere na kũruta wĩra wao kana ona gũthiĩ nambere na gwĩka maũndũ mao omũthenya, mbeca ciao ciĩ thimũ-inĩ noguo nĩhotaga kũmahũthĩria ũhoro na gũtinda ũgĩthiĩ na ũkuĩte mbeca mũhuko-inĩ ona ũguo M-PESA ĩyo nĩteithagia andũ kũiga mbeca kũruta mbeca kũrĩa ũthiaga ũkaruta mbeca M-PESA-inĩ iria ciĩ thimũ-inĩ nogatwĩka wa gũthiĩ nacio ũcikuĩte na moko ũguo nĩhũthagia tondũ gwĩ kũndũ ũthiaga kũrĩha kĩndũ na matiendaga kũrĩhwo na thimũ korwo ũguo nĩgũkorwo ũkuĩte mbeca ciaku mũhuko-inĩ nanĩũkũhota kũgũra kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũrenda kana kũrĩha maũndũ maría ũraruta wĩ uu kũu taũni-inĩ na nĩũkũhota gũthiĩ nambere na gwĩka maũndu maku ũtagũtinda ũkĩrĩha na thimũ.

Mbica ĩno nĩtũrona andũ a itũũra maikarĩte thĩ na angĩ makarũgama. Na ngũĩciria haha kwĩna mũcemanio wa itũũra harĩa andũ mokaga hamwe na nĩgetha matũĩke matuĩke akwarĩrĩria maũndũ marĩa marathiĩ na mbere itũũra-inĩ rĩao na ũrĩa andũ marathiĩ na mbere na gwĩka biacara ciao na kũrĩa andũ maugaga nginya maũndũ marĩa maramathumbura me ta bamĩrĩ kana me ta itũũra kana ona mũndũ ahĩtĩirio nĩ mũndũ nĩ egũtũĩka wa kuga ũndũ ũrĩa ũrahanĩka. Na haha nĩmahotaga agũikara thĩ na kũmenya ũrĩa mangĩteithania me ta athuri kana andũ a itũũra na ũrĩa megũthiĩ na mbere na gũkũria itũũra rĩao, na ũrĩa megũthiĩ na mbere na maũndũ magũkũria itũũra ciao, o na tarĩ gwaka nyũmba, gwakira andũ arĩa matarĩ nacio, o na gwaka barabara, thukuru o na thibitarĩ na nĩgetha matũike ciana ciao cithiĩ na mbere na gũthoma na nĩgetha andũ mathiĩ na mbere na gũikara na ũrũmwe na wendo mũingĩ.

Mbica ĩno nĩ tũrona athuri na anake, marũgamĩte hamwe na nĩgetha matuĩke a kũhũũrũo mbica na nandũ aya nĩ aithĩramu, na ngwĩciria nĩ gũkũngũĩra marakũngũĩra mũndũ wao, ona tondũ nao nĩ makoraguo na thigũkũ cia gũkũngũĩra, na nĩ mokaga hamwe na magaikara thĩ, na magatuĩka a kũhoya hamwe ta rũrĩrĩ rũmwe rũnene, na magatuĩka a kũhoya Ngai wao, ona he rĩmwe maikaraga thĩ, nĩ ũndũ wa nginya kũhoya kana ona magĩkũngũĩra thigũkũ ciao, kana ona mũndũ rĩrĩa arahika kana rĩrĩa kwĩna ũhiki, nĩ maikaraga thĩ na magatuĩka agũkũngũĩra mũndũ ũcio, kana ona thigũkũ ciao, na ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga andũ mo manyitane, meke maũndũ hamwe, na matuĩke a gũteithania, kuona matingĩrekereria mũndũ ũmwe, athiĩ na mbere gwĩka ũndũ wake, othe matokĩte hamwe na matuĩke a gũteithania.

Irio ici cikoragwo na mĩrĩre mĩthemba mĩingĩ kuona no mũndũ na ũrĩa ũwĩ kana ona ũrĩa abundithĩtio tondũ maũndũ ta maya nĩ mabundithagio kũndũ o ta thukuru na andũ makonio ũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũria nĩgetha matigatũike agwĩcambithia mangĩthiĩ kũndũ macikore. Nĩtũrona haũ mwena kwĩ na waru, kogwo waru icio mũndũ nĩ aheyagwo na gĩciko na nĩũtuĩkaga wa gũcitheca na ũgatũĩka wa kũrĩa na gĩciko ciaku wega. Oneyo tũrona hau mwena nayo nĩĩrĩyagwo rĩmwe na gĩciko na kahiũ, harĩa mũndũ atuĩkaga no gũtinia egũtinia na agatheca na gĩciko ciake kana hũma agatuĩka wa kũrĩa kahora. O na rĩmwe he andũ marutanagia indo irĩa cĩ thĩiniĩ na nĩgetha gatuĩke tarĩ kamũgate na kĩndũ kĩnini gĩkĩrĩtwo gatagatĩ, na mũndũ agatuĩka wakũrĩa wega atakũrĩyania ũru ũndũ angĩhota gwĩcambithia mbere ya andũ. Kogwo kwĩ andũ marĩyaga na mĩthemba mĩingĩ na o mũthemba gũtirĩ mũndũ wendaga gũthiĩ agĩcambithagia nja kwoguo mũndũ arĩyaga ũrĩa akũrĩa wega atagũtinda agĩtangatanga irio kana gũteyanga irio.

Gũkoragwo na bata mũnene mũno gwĩka undũ ũyũ kũona atĩ mwana ũyũ arekĩrwo ndawa ya maitho nĩgetha ndagatuĩke wa kwaga kuona. Kuona harĩ rĩmwe mwana arwaraga maitho nĩundũ wa rũkũngũ, kumana na ũrĩa mathakaga na kou nja. Koguo nĩũkoraga mwana ndanerora wega, na rũkũngũ kana gĩko gĩkaingĩra maitho. Koguo ũyũ tũrona, ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno, mũciari agerĩirwo nĩ kũrora na agatigĩrĩra atĩ nĩekĩra mwana wake ndawa maitho-inĩ, nĩgetha mwana ũcio ndagatuĩke wa kwajia kũona na macicio tene e mwana mũnini, kana ona ũre maitho make arĩ o mũndũ mũnini. Koguo wekĩra mwana ndawa maitho, ũyũ nĩũteithagia atĩ mwana atwĩke na maitho mega matarĩ na ndwari o yothe, noguo nĩ agũtuĩka wa kũona wega, ategũtinda agĩkĩra macicio, kana ona ndagatwĩke wa kũra maitho ,ena mĩaka mĩnini mũno.

Maũndũ maya kwĩruta makoragwo me mahũthũ kuona atĩ nĩ gũkoragwo na andũ arĩa makoragwo macagũrĩtwo rũrĩrĩinĩ aria magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩbundithia andũ ta ithuĩ andũ arĩa matoe ũhoro wĩgĩe rũrĩrĩ rwao na nĩ mateithagia mũndũ emenye na atuĩke a kũmenya maũndũ ma kwao ma ũndũire noguo mũndũ nĩahotaga kũmenya maũndũ mangĩ nĩkĩĩ mekagwo na mekagwo atĩa mekagwo rĩ koguo mũndũ nĩaumaga hau ena ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ ũndũire wao na ũcio ũkoragwo ũrĩ ũndũ mwega. Wĩgie mawĩra ma moko nĩgũkoragwo na cukuru cikoragwo cithondeketwo gũkũ gwĩtũ na nĩgetha andũ mahote gũthie cukuru mahote gũthomera mawĩra ma moko na nĩgetha marĩkia thukuru nĩmakahota gwetha mawĩra na methe mawĩra na mone nja kuona mena maratahi marĩa magĩrĩirwo nĩ gũkorwo namo na nĩgetha mahote kũheo wĩra tondũ nĩmaronania nĩmathire thukuru na magĩthoma mĩaka yothe.

ĩĩ nĩndĩndona hĩa ĩrĩa cia hũthagĩrwo kũnyua njohi tene, kuona nĩ wakoraga athuri a itũũra maikarĩte thĩ handũ manyitĩte hĩa icio ci hũrĩte njohi na no kũnyua maranyua makĩganaga ng'ano. Na ũndũ ũcio warĩ ũndũ mũnene mũno wĩgiĩ ũhoro na ũndũire witũ, kuona atĩ nĩ maikaraga hamwe rĩrĩa kũrakũngũirwo nginya ũhiki kana o na rĩrĩa kũraracio rĩrĩa marenda kũrehe mũhiki mwerũ bamĩrĩ-inĩ na hĩndĩ ĩyo nĩwonaga maikarĩte thĩ na magakũngũĩra manyitĩte hĩa na cĩ na njohi thĩiniĩ. Nangũĩciria kĩndũ kĩrĩa gĩatũmire mũno cithire nĩ atĩ thikũ ici mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ kũnyita nyamũ ya gĩthaka kana nyamũ o na kana gũciũraga nĩundũ wa hĩa icio, tondũ ũngĩonekana ũgĩka ũguo nĩ ũkũnyitwo na wohwo mĩaka mĩingĩ noguo nĩũgũikara thĩiniĩ kuona atĩ gũtirĩ na ũndũ ũngĩka, tondũ ũndũ ũcio niũkananĩtio mũno kuona atĩ mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ kũnyita nyamũ amĩũrage nĩundũ wa hĩa.

Ngwĩciria ũũmbi wa nyũngũ warĩ wa bata mũno mĩaka ya tene, na nĩtwagĩrĩirwo nigũthiĩ nambere na gũteithia andũ mahote a kũmenya gũthondeka nyũngũ na kũmenya mabata mayo kuona atĩ nyũngũ ona nĩkoragwo ĩkuĩte ũndũire mũingĩ mũno, kũona atĩ andũ nginya nĩma nĩcio makuaga nacio maĩ kurĩa andũ mathiaga tene mĩaka ya tene nginya nyũngũ nĩciatũmĩkagĩra gũkua maĩ na kũiga maĩ nyũmba kuona atĩ airĩtu nĩmathiaga nacio mũgũ nĩmathiaga nacio rũĩ gwetha maĩ na magoka na maĩ na ngwĩciria atĩ nyũngũ ici thaici thikũ ici nĩcitũteithagia ũhoro ũkĩenda gũtherũkia indo ta gĩtheri, mboco, njahĩ, marigũ andũ nĩmathonde nĩmatũmagĩra nyũngũ tondũ nyũngũ nĩkoragwo na ihenya na nĩkũhota kũruga irio wega koguo ngwĩciria ũhoro wa nyũngũ wagĩrĩirwo nĩ gũcokio andũ monio gũthondeka nyũngũ na andũ matũĩke a gũthomothio bata wa nyũngũ na mabataro mayo.

Nĩgũkoragwo na atumia a itũra kana ona athuri a itũra arĩa mateithagia anake kana ona airĩtu kana ona ciana kũmateithia nĩgetha matwĩke na ũmenyo wa kũmba indo ta nyũngũ na kwamba indo ta indo ta ciondo noguo nĩmateithagia matwĩke a kũmenya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka maũndũ macio nanĩmahotaga kũmateithia nginya nĩgetha mathiĩ nambere na kũenderithia ũndũire wao na nĩgetha andũ ciana icio kana airĩtu na anake matwíke a kũmenya maũndu maingĩ megie nyũngũ na ciondo urĩa magĩrĩirwo nĩ gũcithondeka na nĩgetha rĩrĩa andũ acio magatwĩka a gũthiĩ andũ aci anake acio na airĩtu arĩa matigwo nĩmagũthie nambere na gũthondeka ciondo na nĩmagũtwĩka a gũthomithia andũ arĩa magũka thutha wao ũrĩa makũhota kũmba ciondo na mahote nginya gũthondeka nginya nyũngũ.

Irio cia ũndũire iria cikoragwo ciĩ cia mwanya gũkũ gwitũ, nĩ irio ta mũkimo kũrĩa mũkimo ũkoragwo wĩ wa mĩthemba mĩingi, nĩgũkoragwo na mũ thikũ ici nĩgũkoragwo nginya na mũkimo wa ũtarĩ na mboco wa mbembe theri na waru nocia ũndũire ciakora nĩciekĩragwo nginya marigũ nanĩgwakoragwo nginya na mũkimo wa njũgũ kũrĩa ciakimagwo na waru kana ona waru na marigũ, irio ingĩ nĩta gĩtheri kũrĩa gĩtheri nĩ mboco na mbebe citwĩkaga cia gũtherũkio hamwe nacikahĩa na andũ nĩmaikaraga thĩĩ hamwe na magatwíka a kũkũngũĩra kũrĩa irio ta ta gĩtheri ningĩ ona nĩgũkoragwo na indo ta gúthĩnja nyama kũrĩa nyama cithĩnjagwo nĩ athuri na magatwĩka a gũcicina na andũ magaikara hamwe magatwĩka a kũrĩa hamwe magĩkũngũagĩra ũndũire wao.

Kĩndũ kĩrĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, maya nĩ marenge na ngũciria ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ mũritũ mũno nĩ kũwa irenge, kuona atĩ no ngina wambe ũtinie thĩiniĩ gatagatĩ nĩgetha ũtuĩke wa kũruta mbegũ iria ciĩ thĩiniĩ, na nĩgetha ũtuĩke no ũcihande rĩngĩ cituĩke cia gũkũra na ũtuĩke wa kũruta marenge mangĩ kuma mbegũ-inĩ icio, kuona nĩ matambaga okũrĩa guothe ũngĩmahanda, bata nĩ ũmaikie thumu-inĩ na ũtuĩke wa gũtigĩrĩra atĩ kũrĩa wahanda tĩri ũcio nĩ mũnoru. Na rĩrĩa ũrarĩa matunda maya wagĩrĩirwo nĩ gũtherũkia na no ũtherũkie ũrĩa ũguo kana ona ũruge na marigũ kana ona wĩkĩre irio-inĩ ingĩ o ũrĩa ũrĩenda. Koguo ũndũ ingiuga nĩ ũndũ mũritu mũno ingĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ no kũwa irenge, kuona atĩ rĩkoragwo rĩrĩũmũ igũrũ, narĩkoragwo na ũrĩa ũrarĩtinia nĩũringanaga kana nĩrĩgũkorwo rĩrĩũmũ kũũwa.

ĩĩ nondirikane rita rĩa mbere ndarĩire nyama na nĩndĩraririkana atĩ nĩndatũikire wa kuona ũria nyama cithĩnjagwo na cigatuĩka cia gũkinya gwa kũrũgwo na nĩgetha mathaa mangĩ cituĩke cia gũkarangwo, nĩndatuĩkire wa gũthoma maũndũ macio mothe nangĩona ndũkoragwo wĩ wĩra mũhũthũ na nĩ wĩra mũingĩ mũno kuona atĩ andũ arĩa manjagia na gũthĩnja na no nginya ciambe cirutwo rũa nĩgetha cituĩke cia gũthĩnjwo thĩiniĩ, na ningĩ nĩgetha cikinye handũ ha gũka cianjie kũrũgwo, citherũkio na mwaki ũcio no nginya wakio no cokererwo, kwoguo okoragwo wĩ mũndũ wĩ na wĩra mũingĩ mũno, no hakinya nĩ hakũrĩa nyama icio cikoragwo cĩ thaka mũno kuona atĩ mũcithondekire na wendi, mũrĩ andũ aingĩ mũnyitanĩire, na ũndũ ũyũ nĩ ũrehaga andũ a rũrĩrĩ hamwe na andũ magatuĩka agũkenanĩra hamwe.